Ore tene naa, eh ena toki naji Safaricom ena naa ninye eitumiai ainyang'u enkadi, areu iropiani apik airtime, naa kenare pii naa kesidai amu keisaidia iltung'ana pookin loolakua, lotii nkaupi nataana o naalakwa, ashe. Naa eikuna ninye maisha metaa kelelek oleng.

Ore ena naa olturur oret intoiyie anaa iselenken peyie etum ashom dukuya te maisha enye. Egira aifunza olkwaak sidai lembulunoto neitengeni sii ninche pee eyiolou enetiu maisha enye e dukuya. Naa kejaa enkishon enye e dukuya ashe.

Ore kuna naa iljajii ashu enjajii kituak e kotini naa ninye ene shumata tiatua olosho le kenya, naa ninye naa oshi ene tipat amu keidim aiamua ashu a sheria natipikaki apa tiatua constitution e Kenya naa ninye naiamua njere keeta ele tung'ani makosa anaye meeata, tenelo niarara neyai intai kotini. Neeku ninje lolimu ajo kesipa kedede keeta ele payian makosa ashu a meeta, nepuo naa aitayu enkipirta ninye kotini sapuk tiatua olosho le kenya.

Ore kuna naa inkipandeni e passport ashu inkipandeni naibung' oltung'ani pee etum orusa alotie inkuapi e oang'ata arashu teniyeu nilo ai kop nemenino ashu eneme ninyi tialo Kenya naa nimanya enkop naa ninye naa kitoiwunyeki. Naa enetipat amu ore piitum ashomo nkuapi e iking'a naa inakata kitumi airecognize anaa ajo ira taa nye oltung'ani lenkop oiking'a.

Ore ena naa e banki kitok e KCB, naa e banki naitumiai areu iropiyiani arashu aang`amaa iropiyiani too iltung`ank, ashu aapik iropiyiani. Teniyieu nipik iropiyiani inonok pee itum ai saver teina wueji pee mintoki ainyialaa , ashu teniyieu nilo aya loan naa ilo aya tena benki e KCB. Naa keisidai amu idim airiwai irropiyiani intumia ninye esimu ino aitumaki likae tung`ani.

Ore ena naa olturrur oitasheki inkerra e University oirriwakitia arashu kuna kera naata Higher Education kuna naatii sukuuluni eshumata, neeku irriwakaki kuna ropiyiani oshi naishori emusaada peyie etum aikuna aisumata naa pee etum aiendelea enkisuma enye netum aatipik ate esidai, peyie etum aanoto dupoto ai sustain ate naa tanakata etii sukuul naa kesidai amu keret pookin kake ilotu ake alak baadaye.

Ore ena naa olbango ashu e sign board naitishilu ajo Eldoret Town, igira ajing town naji Eldoret natii Nandi county, natii Uasin Ngishu county, neaku ninye naa igira nakata ajing naa ninye pee etipikaki toki ene wueji.

Ore ene naa egirai ajo njere peepali emuratare o ntoyie. Ore ena muratare o ntoyie naa itorono tiatua seseni ashu tiatua biotisho o ntoyie amu keyau irbulabul torok naake inyal sii. Kake ore nye tenidol tenewei naa meetake ene Kenya ena ene Uganda.

Orkitok naari le interior naa deputy president sahii Kithure Kindiki , tenebo oloitasheiki ena ministry aa ee biotisho, Aden Duale, egira apa ataa offer ashuaa aishoru naa ena siai oonkopisin .